Ũhagĩraga maĩ riiko, ugakĩrĩria nginya maĩ mau magatherũka, matherũka ukoya gathaburia kangĩ, ũgakoroga motu, ũgakoroga nginya ukaiuguana. Warekia kũiguana maĩ marĩa me riko magotherũkaga ũgaitĩrĩra, Ũgathiĩ na mbere na gũkoroga. Ũgakoroga, ũgakoroga nginya dagĩka irĩa marĩrekia gũtherũka. Na matheroka ũgatigana naguo ta dagĩka ta ikũmi na igĩrĩ oguo kana ikũmi na ithano, ũcoro ũgakorwo wĩ mũheu, ũgatangora, ugaruta riko ũkarekia ũhore nĩgitha ũkaihũrĩra andũ arĩa mwĩnao.

Wambere nĩ mũgũnda ũyũ ũhandĩtwo irio ici, nĩ ũroneka nĩ ũhandĩtwo nyeni na thibinanji na marigũ. Icio nĩ irio cia bata harĩ mũndũ, gũtuĩka nĩ ũkũrĩa nyeni, greens, irio cia ngirini nĩ iteithagia mũno na kũongerera vitamin. Ningĩ marigũ o namo nĩ mega, nĩ mateithagĩrĩria kũrĩa na okorwo nĩ ng'ombe, nĩ ũhotaga kũmĩhe, okorwo nĩ mahuti mau ma marigũ, metagwo mĩramba. Ningĩ nĩ ndĩrona haha hena thitima koguo nĩ kuonania handũ haha nĩ hathiĩte nambere, nĩ hakũrĩte.

Nĩ yarĩ na ũteithio mũnene mũno ihinda rĩu rĩa kĩng'uki nĩ amu, nĩwamĩhũraga ũkauga okorwo nĩ mũndũ wĩhĩirwo handũ magoka andũ a mũtharaba mũtune nĩmanyitanĩire na ndagĩtarĩ acio mathodekaga mũrimũ ũcio, koguo ũngĩahũrire thimũ nĩmatũmaga andũ a mũtharaba mũtune na ihenya o ta ũrĩa kũngĩahotekire na mũndũ nĩagitagĩrwo andũ amwe ona nĩmagaga gũkua tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aringĩka erigwo gwatuĩkaga mũtikamũkuhĩrĩrie no andũ acio a mũtharaba mũtune moka nĩ mamuoyaga na makamũteng'eria thibitarĩ naihenya.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũbataire gũthondekwo nĩ okorwo nĩ ngombo, citige gũkoragwo cikĩhaimba na magoti ma igũrũ mũno. Akorwo nĩ indo ta mbembe, indo cia kũgũra, cigakorwo cigĩkorwo citirĩ na magoti ma igũrũ mũno, hĩndĩ ĩyo arĩmi nĩ magũkorwo makĩhota kũrĩma na kũhanda indo iria cia cikinyĩrĩirie ikĩro, nĩ amu, andũ nĩ mekoraga makĩhanda itakinyĩire ikĩro nĩgũkorwo okorwo nĩ rũni, nĩwathi nĩwoya, nĩ rũrakorwo na igoti ria igũrũ mũno koguo ũkaremwo nĩ gũkoragwo ũkĩrĩha kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ũgakorwo ũkĩongererwo mbeca nyingĩ o atĩ ona warĩkia, indo ciarĩkia gũkũra iria ũrarĩmaga, ũgaciendia ciothe ũracokia mbeca icio kwĩ rũni, ũkaga kuona nginya bainda wĩta mũrĩmi.